Agere en ireyu lagok Chemiten ak kamenywan ngunon tagu lagok chuton kobaibaen mising ak kamenywan kobaibaibakinee kokaname lagok chuton ibaru niton kele chome mising bik ago lagok chechik akinee kobaebaen amun en kamenywan tagu niton amun igere lagok kabisa Ile baibaenbitwaldos okot lagok chuton kobaibaibkabisa kakokanam kamenywan en yuton koraa koimuch komamiten kwandabblagok chuton kokamet neribe lagok chuton twan ako Batu chuton kele ribatin lagok chuton amun ingoroik cheilache kokararan mising akoraa olekaburto kobaibai mising okot takochik Kwak ako tagu kele baibai koraa akotindoi atebet nekararan lagok chuton ngunon Inoniton kobaru chamiet Nebo kabchi neimuche komami lakini kamet komuche koyai baishet noton sikobit korib lagok chik kobaibaikitun Kou niton